Kũringana na moritũ marĩa mekauntĩ-inĩ ĩo ĩraheo mbeca handũ hakũrora wĩingĩ wa andũ tondũ andũ nomakorwo nohakorwo hena wĩingĩ wa andũ thĩiniĩ wa kauntĩ-ĩno nomakorwo matiĩremetwo. Kuogwo magatwarĩra andũ arĩa meremetwo.

Ĩĩ nĩcigwatĩirwo , na njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkĩte nĩatĩ, o mwana o mwana aciarwo, akahingũrĩrwo akaunti yake ĩrĩa mbeca cirĩigagwo cirĩta savings okahinda okahinda mũndũ agathiĩ ekĩrĩte savings

Ũndũ ũci ũcio wĩnakĩguni kĩnene harĩ mwana wa mwĩirĩtu tondũ mwĩirĩtu ũyũ arĩkia thukuru nĩakambĩrĩria mũciĩ wake na kuogwo nĩagakorwo na ũgĩ wa ũtuĩria ũrĩa athomete mabuku-inĩ nĩakahota kũwĩkĩra thĩiniĩ wa ciĩko arĩta mũtumia thĩiniĩ wa mũciĩ.

Jomo Kenyatta nĩwe warĩ Mũkenya wa mbere gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri wa Kenya mwaka wa ngiri ikũmi na kenda mĩrongo ĩtandatũ na ĩtatũ.

Mũtongoria Rigathi wa Gachagua, ũrĩa gwa kahinda kahĩtũku nĩwe ũrarĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, ũrĩa gwa kahinda gaka nĩambĩrĩirie kĩama gĩake kĩa DCP, na akagĩa na arũmĩrĩri aingĩ mũno.

Kũhũthĩra njĩra ya thimũ nĩ ũndũ nĩ raithi mũno kũiga rekodi ya ũhũthĩri wakwa wa mbeca koguo kũgirĩrĩria kwananga mbeca ciakwa.

Ĩĩ nĩ akoretwo arĩ mũtongoria mwega tondũ nĩ ahotete gũcokanĩrĩria atongoria a gĩcigo gĩake, kĩa mwena wa iria na agacoka kũrehe hamwe arũmĩrĩri ake oho agakorwo mũtongoria ũrahũranĩra iturwa ngũrani ngũrani ategũkua ngoro. Koguo agakorwo arĩ kĩonereria kĩega kwĩ mũciaca ũrĩa wothe ũngĩkorwo arĩ na itanya rĩa gũtongoria

Andũ nĩmanyitaga mbaru gĩthomo kĩa ũciari thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Na mathĩna marĩa aciari mangĩkorwo maragomana namo thĩiniĩ wa ũbangi wa ũciari, nĩ wagi wa mbeca, na kwaga ũmenyo wakũmenya nĩ njĩra ĩrĩkũ magĩrĩirwo nĩkũhũthĩra ĩtekũmarehera maumĩrĩra moru.

Itiganĩte ũũ atĩ mũndũ noahote kũgĩa na ndũmĩrĩi arĩ oharĩa hothe arĩ . No kĩndũ ta terebiceni nomũhaka ũkorwo hau ũrĩ nĩharĩ na terebeceni nĩgetha ũhote gũkinyĩrwo nĩndũmĩrĩri ĩno . Ningĩ nĩraithi gũĩka ũthuthuria wa ũndũ makĩria ũkĩhũthĩra nenda ici citiganĩte. Kuogwo nĩraithi gũthoma maũndũ merũ makoniĩ ũndũ ũmwe thĩiniĩ wa kahinda kau.

Nĩkũrehete hadhara kũrĩ andũ arĩa marutaga mawĩra macukuru amu gwa kahinda kau matigũkorwo marĩ na wĩra. Oho ningĩ, nĩgũgũtũma arutwo a macukuru macio mahingĩtwo makorwo marĩ thutha wa arutwo arĩa angĩ. Nyingĩ aciari, nĩmekũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno maũndũ marĩa ciana ciao cirĩ mũciĩ citarĩ cukuru.

Amica Sacco, na ĩĩ nongombe mbeca kuo, tondũ maciaro ma mbeca ciao matirĩ igũrũ. Na nĩmaheanaga kahinda kaiganu ka mũndũ gũkorwo etha mbeca cia gũcokia rũni rũu akomba .